Mokwongo abiro goyo simo kalero adiera momiyo mwandu ne obudho. Mar ariyo en chiwo mos makende kuom budho gi osigone. Aye kanyo, en kone ndalo kata seche ma mwandune brochopone. Mogik en ni msigo ochopone wuon go e seche kata ndalo mane asingone kaluwo gi goyo simo mar kone mos mogik bang' ka oseyudo msigo.

Mae en kendo. Itiyo kode e tedo. Kidwalose onego ibed gi kite adek gi yiende motuwo maber. Yien motuwo ema liel maber. Jochon ne tiyo kode e tedo kod muro ot e ndalo ma koyo ne ng'ich. Kendoni nigi berne gi rachne. Ber mare en ni nengone ok ni malo. Rachne en ni ogolo iro mang'eny ahinya manyalo kelo tuoche mek kor. Osefweny ni dhano ketho gode nikech gitong'o yiende mang'eny ahinya mondo gichwaki e kendo.

Kanepod atin, mae ne tich mane owene nyithindo. Mae ne ilwongo ni ridho oduma kata bando. Ne wadhi e puodho gokinyi ahinya kachieng' pod ok kech .Ne en tich mar ridho bando gi pango tiang' bang' tieko. To be ne en tich matek. Ne iya kanyo ka tiang' ong'ado lweteni gi tiendeni malich. Dendi to ema ne ili ka chieng' osechako rieny. Kudho ne ng'eny e puodho ma kionge wuoche mochimo yo, to ne ikale ma ok ber ber.

Aoche ma osekelo ne jogwenge madiere ohala gin aora Tana gi aora Ewaso Nyiro. Aoche ariyogi chako e tiend got Kenya. Jo kanyo madiere tiyo kod pi moa e aochegi e tije mag ot, kata dala. Kaka luoko lewni, luoko sende tedo, miyo jamni modho. Aochegi bende konyo jodak ma Embu e pidho mchele. Pigegi itiyo godo e pur mar mchele. Aora Tana bende konyo Kenya maduong' gi loso mar sitima kata taya.

Got Kenya e got mabor mogik, e piny mar Kenya. Jo neno mang'eny biro mondo oidh godni magichop ewiye malo. Godni bende ni gi kare ma joneno nyalo neno lee mar bungu. Sama joneno obiro mang'eny e piny mar Kenya, to omenda bende medore e pinywa. Got Kenya osekata konyo jok ma odak e aluorane magin jo kanyo madiere gi tije matindo kaka uso ne jo oko mabiro neno godni. Ng'eny jo kanyo madiere bende e jok matayo welogi kagiterogi neno aluora mar godni. Godni en mwandu mogen ahinya e piny mar Kenya.

E pichani aneno alode, nitie ang'ina ma ng'eny ji ong'eyo ni kabich. En aina mar alot minyalo cham manumu, kata inyalo tede bende. Maembe bende niie. Maembe en olemo maber kedo okono del gi teko mar goruok gi tuoche. Maembe nyalo bedo siling abich kata apar kaluwore gi ndalo ma entie. Nderema ma iluongo gi dho kisungu ni spinach kod sikuma gin alode ma inyalo riw kamoro achiel to itedo. Nyanya en alot to jomoko wacho ni en olemo. Nyanya inyalo cham kanumu kendo en bende inyalo ted kode. En kiungo ma itedo godo kendo iriwe gi otungu gi mo. Machunga gi ndim bende konyo del bedo motegno mondo ogore gi tuoche.

Mokuongo en ng'iyo mbui na mondo ang'e ni email na wacho ang'o. Mar ariyo, abiro goyo simu kalero adiera ma omiyo pok ne aneno email ne. Mar adek en timo mos makende kuom budho kaok oyudo duoko koa kuoma. Ae kanyo abiro duoko emai ne kata timo gima ne email wacho.